Tuguk che kamilan anyun en pichaini ko maainik chekoginde kilasit ago kilasini komiten beek. Maayat age kogokind engweny ole rube ge ak kilasini ak kityo ketuch ak kitambaet. Ndo nguni kobut kilasisiechu konetai koyesie mayaainichu, maayandani agenge nimiten bii nebo oeng kora komuch koba beek ak kityo kotwonit kitambaani kora nebo somok kora komuche kokwer maanichu koginde komosino chun chang chun kogiyomo.

Bo kamanut anyun kerib teta en gaa anan eng kokwet amun teta konyolu anyon ke kochi suswek anan ko amitwogik che kaime, amune sikikochi suswek cheamekee? Kikochi suswek ame teta che ame gee sikokon chego che amegee. Ye kako chego ko chego choton che kororon ak cheko che kararan chego che chechu ko much keye amitwogik chechu ba kealda akenyoru chepkondoik en ndonyo. kora koba kamanut anyon kikoi teta suswek anan amitwokik che kiamiatin sikowoit teta akotililit. Ye kakuoit teta akutililit ko mamuchi ne koam mianwokik konam mianwokik anan ko tyong'ik cheu kisirek, yamotin kowoitu teta aku kararanitu acha koner teta akukararanit akukonu chego che kororon akukon bendo kora ne kararan karon kakialda akeny eng soken konu robinik che kororon.

Bo kamanut anyun kerip moekab tuga amu nee si kobo kamanut? ye kakerip moekab tuga kotilelikitu moek ak koneryo ye kakotilelikitu moek ak koneryo komuchi chego mat konyor tionkik anan konam miendo alak tugul. Kora tu imuchi koekitu amat kobar ta ni nguni komong mienwogik cheome tuga ko mamuchi ichek konenetan asi kobar ichegek amu amisie komie ak konyor amitwogik chotok chekimokyingei eng borwekwak.

Bo kamanut anyun kerip moekab tuga, amu ne anyun sikobo kamanut kebutyi amitwogik che yomotin moek? ye kakebutyi amitwogik che yomei kongete icheget koekitu ak koneryo ak kotilelikitu ak kokororonitu ye kakoechekitu ak kotilekitu komuchi ichek komienso ara konam mienwogik alak tukul tuchuk moechu. Kora moechu momuchi ichek konyor isirek chemuchi konyor anan kora mabaren koristo moechu abare ye amishe komie maame kobare isha ara konyor kakoshoroso moechu tililekitu moechu ak kororekitu ak koboiboitu ichek.

Chechu ko nyanyek chemite indondet icheket nyanyek kotoku kele kokosamisitu kutuswekwak bo kamanu anyun nyanyek ya kakimin kinde phosphate cheyomiotin anan kinde soroek che kororon ye kakemin kora keger kele nyanyek chukan kesemberji eng kasarta noton. Atya kora kinaka beek che yomiotin ye kakinaka beek cheyomiotin ak kerib konyolu keger eng asista kele mabar asista saidi ketuch kora konyolu kebit amanyor tiongik amu agere eng pichait ko kobar icheget tiongik ako kobar beek ye kakebit koistogei tiongik che konget. Ak konyolu kekonor eng ole mami beek simanunio nyanyek chukan ye manunio nyanyek chu komuch keboishe koek amitwogik anan ipkealda eng indonyo.

Chomokininge en boisioni korong konyolu atinye ngoroik anyun che oloche sibonome tiong'ichu. So otiye ngoroichu, ko yealach ngoroichu komomuche tiong'ichu koamin anan koutin. Nebo oeng kora konyolu itinye kerichek chebiten anyun simarwai. Ye keribiit tyong'ichu kosisige en ele miten. Nebo somok konyolu itinye tuguchu kigonoren. Ye keib tuguchu kigoneren kocheru ichek honey en ele kimokto ak kityo komaserta honey ak kityo kicher choto che kororon ago chetililen. Nebo angwan kora konyolu itinye, itinye kit neiben tuguchu kong'eten yu kecherunen agoi ndonyo ole ibeialdaen icheget.

Eng pichait kokobor anyun inchirenik che miten beek orit, inchirenik chu miten beek ko kaker barak anan mororochik che kaker barak eng oinet ichegek ko uo borjinigei icheget konyor amitwogik ana konyor asista anan konyor noton aiwet noton ne makyingei icheget koristo ne kararan eng borwekwak. Chechu kora konyolu nyokenam ak nyokakoechekitu anan nda komengechen kebakakta icheget tatun kakoechekitu kenam.

Eng pichait ko kobor anyun sigiroik sigiroik aeng che lelach sigiriet ne karik ko neager ko sigiriet ne kakoseret nemitei lemeiwet kabisa nekakosakit ak kotinyei mook amu ne si kou ni sigirioni? ko much ko manyor beek che yomotin eng borto ako manyor kora sigirioni amitwogik che nyolunotin. Kora sigirioni koboru kole kikoboishe nebo koiben tukuk ak kobirei tatun komong mook. Kora sigirioni kotoku kole makibit anyun sikoistogei kerichek ara kikirut ine sikoistogei mienwogik chetinye eng borto. Kora sigirioni ko makikoji kasarta komung sigirioni atya kebakakta kwam amitwogik ak kotlilit ine akoner.

Bo komonut anyun ripsetab arekab ng'okaik en kokwet amun ng'okaik chu arek keripe totun koechekitu akebai aketende kot elematot konyor koristo nemamakat anan kobir ropta kobar icheket ana kwam tiong'ikab timin arechu ana ng'okik nyolu kebai akikochi beek asikikochi kora koristo nyolu kora kerut icheket simanam mianwokik akora kebit amaam tiong'ik kora akoechekitu kokoronekitu, ng'okaichu yongokirib koechekitu komuch kyam koik amitwok koik bendo akora yekokolok kyome maainichukan koik amitwokik alan ibakyalda en indonyo, kora ng'okaichu yongokoechekitu komuch iwealde en ndonyon alan kora ialde subenoik anan psoonik en ndonyo inyoru ichek chepkondoisiek.

Bo kamanut anyun ripsetab arekab ingokaik eng kokwet amu arekab ingokaik ko yon kakerib koechekitu yen kakoyechitu komuch ichek kolok ye kakolok kemuch keboishe mayaindani koek ingwek eng kapchi anan ipkealda mayaichukan inyoru chepkondok ak iboishen. Kora ngokaik yon kakoechekitu ako komi toon anan kamin kokwet imuch ieny ak koek inendek bendonyi ingwek kora kongaini ko yan kokoet ak kochanga komuch keib koba ndonyo abialde. Kora komuch ieny bendonywa atya inam ndonyo kitikin eng yoo ak ialde ine bendokwany isich rabiishek choton yomotin.

Bo komunt anyun kemin ngwechu en kapungui amun netai ngwechu yon kagoruryo ak kebut konyokoigu ichek amitwogik. Ye kagoik amitwogik kotoret biik kyam. Kora yon kagochang'a koimuch kebkealda en ndonyo ye kainye alde en ndonyo inyoru ichek rabinishek che toretin en kila ak kila.

En pichait ko kabor anyun komastab tirekta ne timishe, tirekta ne timishe ko kabor kelyekchich kochut orit en mbaret kotimishe chi, kiit ne nyolu kotesei eng' tai ko kinet biik asiboishe kii, kinet ile kiboishoito ak ile kiribtoi kii sikotestai eng' kasarta neoo kubois amame. Kora konyolu kobi koche biik kinet sikotil mbaret komie amabar kii kora, kii kora konyolu kikochi tililindo neoo akemwet, akewalji kelek kora yen kakosamsakitun kora konyalu kekochi grease eng' ole sungukani sima ilio ichek mokombaichu.

Eng pichait koboru kwot non lel ne ne purple kwot ne nyalil kwondoni kotam keteme eng imbar yekeritem eng mbar ipkorur iwe ak mokombo ak ipepal keringoik kwai ibare ipal keringoik imin ichek eng imbaret nikan ak ibakakte ye kakobek arawek aengu anan somok ibisemberji ichekek ye kabisemberji ibit icheget amaam mionwogik ara komanyor ara mwamaam isirek alak tugul. Nyetekiribit ichek ibakakte atya iste beek matiny kochanga beek si kobul ye kakorurio anyun icherunote che kokonyo ak nyoibal kitilekitu ibealde anyun anan kiam koek ingwek eng kapchi.

Eng pichait koboru kwek cha lelach che kabanga lain kokororonitu Netai iteme mbaret yobo korur yon ka korur anyun inde beteik beek ab kwechu ak ibalakte arawet korejekitu ye kakoejekitu anyun ibitem imbare ak eik anan mokombo obalate keringoik kosub lain yekarabalote ominate chekomite betait kwechu ko kakoekitu iminji lainishek ak itub ak ibakatkte arawek aeng obwan osemberji ak obut, amu nee si kebut? kebute anyun sikonerjo kwechu ak koechekitu ako karorenitu kora kisukustoi mionwogik chetom kwam ichek eng kabingui ye kaibakakten eng arawet ak kokonyo ibut ichek ak ialde anan keboishe eng kapchi koek amitwogik.

En pichait anyun ko tukuchon mukulen, ene sikobo komonut, bokomonut anee tukuchu kemin amun netaa ko yoon ko koechekitun komuch keboishen koik ing''wek kinde ing'wek en kaa, kora koimuch tukuchu keib koba ndonyo akitio akialda kenyor anyun chepkondoshek.

En pichait koboru anyun ketunguik chan lelach, en nee sikemin kitunguichu. Kitunguichu, koyon tokomi mbar koimuch kebut sogek kwak che nyolilen ak kinde alan tugul ngwek anan ibakealda sogechu kora en ndonyo. Kitunguichu yon kogoechegitu ak komugulegitun komuch keboishen en ngwek en gaa kyam anan ibakyalda kora en ndonyo kitunguichu mugulen kenyor anyun chepkondoishek che kimokinge en sobet.

Netai konyalu itinye imbaret neon ako netilil ako nemiten legem nematot konyor bik anan konyor amitwagik Nebo aeng item imbaranigano akicheng tuguk wainik akitilatil imbarani bakwa lainit chekororonen kabisa Ene siketil simarubgei amachil gei amarebengei koristo Ara asista Ara bek yekageminchi logoek chugan anyun Nebo aeng konyalu inde soroik anan ko phosphate kogarimin agimin konyalu kosemberchi anan ketutyi komie en polepole chito nenayat nebo Gor genyalu kebit anyun ama en mianwagik Aran kebie icheken sikorurio kokararan akonyikisen

Bo komonut anyuun tuguchu keguren beet root en kokwenyun amun netai yon kogoruryo komuch kinde ngwek. Ne bo oeng koimuch kyam koik logoek. Ko yon kakyam koik logoek kotoreti anyun chito kotesyi korotik en borto ak kora kogochin chito kimnatet koyai kasit. Ago kora beet root ichu kotoreti kora kosto mianwogik che terter en borto ak kora tuguchu kora koyan kachang'a koimuch ibe alde ne ndonyo ak inyoru anyun chepkondoishek.

Bo kamanut anyun kemin lokoechu amun ne tai lokoechu ne tai yan kakorurio ko much kiam kuib lokoek eng borta, ye kakiam kotech borta akuisto mianwoek che terter eng borta. Bo kamanut amun kora amun ye kaketech komuch akururio, akubung'io kealda eng ndonyo akenyoru rabishek. Bo kamanut kora amun much kinde ngwek acha kochop amitwogik koanyinyikitun.